Eng kokwenyun komi besiet nekiatoret chi ngoroik. Kinan konyo kametab lakwani ak konyokongalwon. Konyo ak kolenjan ii, matinye lakwenyin ingoroik chebo sugul ago moe ketoret ago ma, ak agere kora motindo chebo kaa. Ko kit ne kiyai, koyach achengji che kimoaman ak akochi chotok ak kitya kosom ataret rapinik kidogo. Agochi rapisiechoto kotaretenge. Nematianit ii, kiit kokabek kasarwek chematianit, kinegit arawek mut kowek chichoto anan kwonyigan konyon komwawon kongoi, kingonyokomwawon kongoi agas ami komie ak alei Munguii kotesta kotaretan en tuguk choyae sikopit itasich kimnatet ataret biik alak.

En kabuatutik chebo keny chemautien ko taishek chekikiboishien keny, ki keny kokimogimi ng'alekab stimok kitam keboisien chemamanda . Kitam kibakiale mwanik chebo taman ih akibakerangyi chemamanda inoton akiboisien. Kora kingesiru kora ih kekere kolache biik alak muiwek. Alakini en kasari bo nguni ih komago mii choto. Kilache ingoraik inei che ingoraik. Kora ki korikab keny ko kiba suswek, kiuu sigenyor chito netinye kotab koitar. Kikisabe kounoton lakini kokitech bik chebo koig. Kabuatutik chebo keny chemautu ko ng'alekab amituakik, ko ki keny ih kingechob oot chapati ibaibaitu nea chito. Ndamuun en noton kokikiame konyil aenge en kenyit.

Kinetoreti lakok kobun somanetab sokat en sugulih , kotoreti kotoreti en agilitnyuan , toreti kotes agilit nyaun Ako ng'amekitun , akotesetai koteche boruekuak komie. toreti konai kine yoche keyai ak kit nemoyoche keyai en akotoreti kole ngeyai anan ih.

Mionwogik chetindoo ng'okik ko chang nia nibuch ih miondo me sana sana kotindoo ng'okik ih ko miondo nenomu virus noton ko rabies ih ak kora hepatitis elekinoitoo kole mioni ng'okto ikere inomi ikere kokawalak tabiait nyin imuche kobotbote akolobotote anan ko imuchi iker temperature nenyinet mara komii barak temperature kora imuchii iib korotik ih ak baketesten en labit. Elekimuche keterto mionwogik chuton ih komoe kechanjan ng'okto en abokora moyoche kikaengee chanjanet ab ng'okto ako yoche kebite ng'okik chuton kora. Kora yoche kikoin chebo tiong'ik en abokora moyoche kokoengee chebo tiong'ik ako yoche kebai komie kikoi amitwogik chetililen ih ako elerue koyoche kotilil yoche kibuche en sait aketugul